Gimakelo mor kae en ni ng'ato oyudo mich mar milion adek kende kendo oyude koa kuom bank maduong' mar boma ma Kenya mong'ere ni KCB kendo ng'ani oyudo michni kata oloyo siling' milion adek e tarik prariyo gabiriyo dwe mar ariyo higa mar gana ariyo gi apar kod abiriyo.

Gimatimore kae en ni nitie ng'ato mochung' kod rapur to bathe nitie pi. Nenre ni koth ochwe maduong' ma pi odhi nyaka e puothe. Koro otemo loso yo ma pigni nyalo kalo godo mondo kik pigni odhiye epuodhe.

Ahero tijni nikech okelo kata omiyo odi bedo maler. Tijni nyalo kelo ler mar ot kata mar lewni kata mar sende kata mag gige tedo kata chiemo mitedo, kendo ler konyo mondo kik wayud tuoche mikelo gi pi molil ,kendo lerni miyo ka odi bedo maler, ok ofundre, kendo ok odum marach. To lee mag bungu kaka oyieyo ok nyal donjo ni eot, kata olwenda ok nyal bedoni e ot.

Gimatimore kae en ni nitie jal matedo kod yien. Kendo otedo oko kotiyo gi kidi adek e tedo. Nenre ni mach ok liel maber kata odhi ka sim, koro okudho mondo yiende nego omak mach. Otedo kotiyo gi osuria maduong'.

Gimabiro e pacha kaneno gini en ni ndalo mane jiko mitede godo mong'ere ni jiko koa nodonjo e piny Kenya kae, nilande kwonde mang'eny to kendo mama negombo nyiewe. Nowinjo ni tiyo kode yot kendo ok okel iro mang'eny kaka tiyo gi kendo.

Gima timore kae en ni nitie mama moro ma temo twomo pi kendo en gi kubni mang'eny moketo bath kumotuome pi. Kendo gimotiyogodo en gigo ma nyasani molos mar makonyoji e yudo pi. Kendo iwire mondo pi owuogi.

Ber ma iyudo kuom timo tijni en ni ayudo chiemo manyalo chamo an kod jo ot. Kendo tijni miyo ayudo chiemo manyalo uso e chiro kendo ka auso to ayudo omenda manyalo konya e chulo ot kata chuloo pes sikul ne nyithindo.

Gima kelo mor kae en ni ler. Luoko lewni nyalomiyo ibedo kod ler ma ka ji neni kiler to ji ohero ler. Kendo lwoko lewni en gima ber nikech okonyi kik iyud tuoche mag del. Dendi nyalo kuot ka ok iluok nanga.